Tuguchu tugul kobo kamanut amu agere ale, agere ale tugul imuch inetegei tugul kosishek che much iyat akot kou coursehera akinetege kosit age tugul ne imakchini gei.

Koroi amache kinet kabatik ole kikoldoi koroi asikobit icheket kokol ak kwalda koba emotinwekab sang asi kobit konyorjigei keljin ak konyor emet kora rabiinik che bunu sang.

Eng pikchaini koporu kole mite biik class room amu akere chitukul kotinye simet, akokere chitukul simonotok i koporu kole inetekei icheket kiy nelel.

Miten chito netinye kipandet ak kotinye simeet, Choton ko kakirijostonii tuguk chemi kipandenyin en simet en ofisinoton

Tukuchu koporu kole amitwokik ako nkimeche ikonor, iwole indei mukepeshek atya iker kouit tatya inde olekaitit ku mashinitap frigit.

Abwati awendi sukulit ne kinetekei ketisiet, ako kyanetkei eng sukulinoto akoi anai aketis komie, atya aai testi ak asir akekono lesenit.

Imoche inyoru karatasit Nebo atebet nemnye iwendi ofisit nekikuren huduma center inyoru biik cheboishen en yoton akoborun elekilipondoi rabinik eng lainda nebo ofisishek.

Koroi akere ko amitwokik nekikure chapati nekakichop aketeshi tuguk alak kou carrot ii, ak tuguk alak chekiteshin sikwanyinyit ii akotangusit amitwokichu.

Koroi akere ko minutiet nekikuren dania nekiboishen kechope amitwokik ak ko ng'imoche ikonor indoi olekaitit Kou frigit anan indee beek chekoititen en bakulit.

Noker boishoni okere kondointetab emetab Kenya miten tuyet neoo ak ko mii biik chechang ak konete icheket olekilibondo rabinikab serikali keboishen ecitizen.

Koroi akere ko oret nepoishe sirikali kokochin wolutik lagok chekaai testi chepo kilas sisit ak chepo kilas taman ak aeng.

ba kamanut missing boisiani eng kokwet amu ibaru kole eng yu kotesetai kasitab geregistan bik si ndait betutab kura kochaguan kandoik chemakin gei

Serikalit nepo kokwet korupe biik mising kosir serikalit nepo emet amu nepo kokwet ko rahisi kenyor kandoik kou boiyotap kokwet anan ko chief anan ko sub-chief yeimokchinikei ketoretin kosir nepo emet.

Kirwokindwnyu ko madam Sarah nemite kokwenyo akotinye ofisinyi eng kokwenyo nependi biik kotinye kaimut anan ko teput aketukul nemoche konai.

Chame biik missing ng'echeret nebo koot neking'ate ng'atutikab Kenya. Amuu chito nekanyor ng'echeraat natak, konikite icheket akomuchi koipchi icheket magutik kwaak eng' betut agetugul.